Mokuongo' onengo' lowo mipithe onego' bed lowo mar cham, okonigo obed lop kuoyo ma okthi nyago olemo, marariyo onego obed onengo' ibed machiegni gi kama pi nitie nikech olemo dwaro pi mange'ny mondo onyagi to kendo okonego pi bed pi malal onego obed pi manitie samora mora nikech okopithgi oko kuma oko kuma ler nitie, onego ineni kama ipithe stima nitie teko mar stima nitiere mondo cham oyud ler nikech ka okgiyudo lerno to okgi nyal nyak olemo maber, kaponi ipitho kamaduong' onego imany jok manyalo konyi e tiji mar puotho kik olemo kethreni, onego imany onego imany kika inyalo yudo chiro ma ka olemo oseikore mar kayo to ok kethre ka gin piny ok gikethre ka gin piny, chiro onigo bed mondo kik japur nen lal e tije mar pur ni mar olemo nyalo kethore ka okoyudne chiro chon

Mokuongo anyalo wacho ni oketho sa. Mar ariyo anyalo wacho ni onya okelo chuanyruok nikech ji seche moko ok nyal winjore ka ng'ato achiel ohingo wadgi. Mar adek anyalo wachoni okelo tiyo marach gi omenda nikech ji tuge mondop oyud pesa.